Ee ketii sipitalini naapuopuo olosho le Kenya amu inepu ajo kitangasa naai kaunti ajo elotu sipitalini ebaiki naa enoonkonyek ashu enoolala arashu enoltung'anak moruak nalotu nelekini naai iltung'anak pee eponu naai ewueji neje naponu naai aponu aatumore iltung'anak, neeku ketii olosho le Kenya sipitalini naapuopuo naabkisho.

Ore naai enaiko iltung'anak pee eyiolou bei oonkilani naa tenepuo aanyiang'u naa kelikini naa bei amu kainepu kulo tung'anak oomirr ajo kikaribisha irkastomani lenye nikinasaki naai bei enda kila ajoki enoompisaai aja enaa mpisai kumok etii enoompisai kuti ore naa tina naa kakilikini naa iyiolou naa bei oonkilani.